Andũ no moke hamwe na mũgĩe indo iria thũkangũ, ta macuma marĩa mathũkangu, mabati marĩa makũrũ. Moke manyitanĩre hamwe na moige mamahake rangi na mahote gũthondeka kindũ kĩngĩgemia itũra. No mathondeke gate kwa mũndũ, no mathondeke gĩtĩ, no mathondeke metha, no mahũthĩre indo icio gũthondeka indo iria cingĩhota kũgemia na icokereria indo icio ngũrũ citũĩke cia gũtũĩka njerũ. Oho no mahote kũendia macũma maũ me ta cikirembũ na oho mendia cikirambu, cikirambu icio nĩmekuhota kũgĩa kĩndũ mũhũko-inĩ wa o, no moke magathiĩ kwa mũndũ akarogota cikirambu iria ciothe enacio na magatũika agũita mũndũ ũrĩa ũgũraga na makendia na mũndũ ũcio agatũĩka wa kũona mbia. Oho no matũĩke akũoya ta mataĩri maũ mathũkangũ makamekĩra tĩrĩ na magathondeka handũ ha kũiga mahũa o na ha kũhanda nyeni, na gĩtaĩri kĩũ gĩkũrũ gĩgatũĩka gĩa kũrehe ũmithio mũnene mũno.

Kũhe mũ, kũhe mwana kana mũrũtwo gĩthomo gĩa kũmũonia ũrĩa angihota kũmenyerera mathaa make kana gũtũmira mathaa make wega nokũhote kũmũteithia mũno mũtũrĩre wake nginya gũkinyaga wĩra-inĩ. Oho kũmwonia ũtherũ, gwĩthamba, gũikara e mũtherũ, gũikaraga e mũndũ ũikĩrĩte ngũo therũ na thaka na ngũo iatwarana na harĩa arĩ. Okorwo nĩ gũthaka agekĩra ngũo iratwarana na mĩthako okorwo nĩ gũthoma ngũo iratwarana na gĩthomo, kwenjaga njũĩrĩ aikarage e mũndũ ũroneka nĩ mũtherũ na mũndũ ũroneka no aheke wĩra na mũndũ ũroneka nginya nieigĩte noahote kwĩmenyerera atekũrorwo nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ. Oho wĩhokekũ noũhote kũmũbundithia wĩhokekũ. Nĩundũ athiĩ wĩra-inĩ akehokerwo mbia akehokerwo indo ciandũ akehokerwo nyũmba, ngari. Amenye gũtũĩka mũndũ mwĩhokekũ ona angĩthiĩ obici-inĩ akorane na mbia nyingĩ no ahote kwaga kũoya kĩndũ kĩa mũndũ na akorwo e mũndũ mwĩhokekũ na njĩra nene.

Ũrĩa andũ makũragia taranda ciao, na gũthiĩ kwĩingĩrania na maũndũ mangĩmarehera mbia oũgĩkũragia taranda yaku, mũgathiĩ gũcindana mahenya, nĩguo moneke nũ wĩna ihenya gũkĩra ũrĩa ũngĩ, na nũ angĩoywo athiĩ gũkũria taranda yake nginya gĩbũrũri. Tondũ gũteng'era kwĩmbia na taranda ya mũndũ noĩkũhe mbia. Gũtiramakania nĩ ĩrĩkũ kana ĩhana atĩa.

Ũyũ nĩ mũkwanjũ wa penalty ũrahũrũo, na kipa nĩwe etereire kũũnyita kana wĩingĩre. Na kwĩna eroreri arĩa mamanyitagĩrĩra athaki. Na ũũ no mũbira wa magũrũ, na mũndũ nĩ akũragia taranda yake, na gũthiĩ kĩharo na kuonania ũrĩa angĩka. Tondũ nĩhakoragwo na andũ marerorera mĩbira ĩno, na no makuone na mone wĩna taranda, na mone no makuoye na magũkũrĩrie taranda yaku ngika harĩa ĩkũhe mbia, na ũtuĩke mũndũ mũnene mũno. Nginya ũthakĩre bũrũri, ũthake nginya thĩ ng'ima irabu ici nene nene. Na nĩ mũkorogwo wĩ mũbira mwega mũno, tondũ mũndũ nĩathiaga ũkanogora mwĩrĩ, ũgateng'era, na ũkahota nginya ona gũkena ngina ũgĩthaka tondũ nĩ ũramenya nĩ taranda yaku ĩragũthakĩra. Na ũkahota nginya kuonia andũ ũrĩa ũngĩka rĩrĩa wĩna mũbira ũcio na andũ magakena mũno. Na nĩ ũhotataga kwĩruta nginya ũnyui-inĩ wa njohi kana ũhũthĩri wa ndawa, tondũ mathaa marĩa maingĩ wĩ kĩharo.

No ndĩmũrũte na njĩra ya kũmũonĩa rũĩa mũndũ ahũthagĩra macini ici cia kĩrĩũ ta computer, tondũ no hote kũmũonĩa ũrĩa mũndũ ahihinyaga ũrĩa wa hihinya handũ haraĩga atĩa, kanaa rũĩa ngĩnya handũ hangĩthũka ũngĩhota kũhathondeka nĩgũo menye atĩ rĩũ no akorwo na ũmenyo wa kũhũthĩra nginya no andĩkwo wĩra na arĩre taranda yake, kana arĩre gĩthomo gĩake tondũ kĩũ nĩ gĩthomo. No hote kũmwĩra o handũ ha hihinywo ũrĩa handũ haũgaga kana ũrĩa hekaga na ũhũthĩki wa ho no ũhote kũmũikaria thĩ ũmwanĩkĩre ĩbũkũ kana ũmũhe ĩbũkũ athome, athoma agĩe na ũmenyo ũcio ũke rĩũ ũmũonĩe rĩũ mwĩnake haũ na mwĩna macini ĩyo nĩgũo wone kana nĩamenyete kĩrĩa athomete.

No njĩkĩrĩre mũno ũthomi kwĩra andũ arĩa marathoma, mekĩrĩre mũno mathomo maya marĩa monanagia maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ, na ũrĩa mwĩrĩ wa mũndũ ũkoragwo nathĩiniĩ, kana ũrĩa mwĩrĩ wamũndũ ũrutaga wĩra. Mamenye o kĩga o kĩga ũrĩa kĩrutaga wĩra. Na nondĩmere mũno mũndũ ekĩrĩre ekĩrĩre gũthomera mathomo mau, tondũ nĩũgũteithia andũ mũno. Oho no nyonie andũ a itũra kũiga ũtheru. Mũndũ athiĩ kĩoro wauma ũgethamba, ũtanarĩa ũgethamba, wĩige ũtheru mwĩrĩ-inĩ waku wothe. No wone wĩ mũtheru guoko, no ũngĩrora wega harorwo thĩiniĩ na macini, nĩhekuonekana hena gĩko kĩingĩ mũno, kuoguo niĩ no ndĩmere methambage gũoko kaingĩ. Wĩikarage wĩ mũtheru ũtanarĩa. Oho no ndĩmere kũgeithanagia kũu kũingĩ andũ matige, tondũ oũguo ũrageithania nĩũkũneana mũrimũ. Tuge niĩ ndĩnamũrimũ wa gũkorora na nĩngũigĩte guoko haha kanua-inĩ na ndakorora, njoke ngũgeithie, ndahota gũkũne germs icio, nawe ũrigwo warwara atĩa, kuoguo no hote kũmera, ũtheru kaingĩ nĩguo ũngĩhota kweheria ũndũ ũcio. Oho no ndĩmonie njĩra ya mĩrĩre, kũrĩaga irio iria itarĩ na maguta mũno, kũrĩaga irio cia mũgũnda ona kũrĩaga irio iria ũtangĩnora mũno cirakũiga mwĩrĩ wega, iria indo cia kuongerera thakame mwĩrĩ ta nyeni, matunda ona kũnyua maĩ kaingĩ nĩguo ũgima wa mwĩrĩ.

Mũtaratara wa gũthũrima tĩri ũkoragwo wĩ mũhũthũ. Wa mbere mũndũ ambaga akarora harĩa ekuoya tĩri wa gũthi gũthũrima, wa mbere handũ hau no nginya hakorwo ti handũ harĩa wĩitaga thumu, tondũ gĩthimi gĩkuma ũũru gĩkwĩre handũ hau nĩ hanoru mũno, no mũgũnda wothe tiguo ũhana. Wa keerĩ ũkarora harĩa maĩ matarũgamaga mũno, tondũ indo irĩa cirendekana ũrĩmi-inĩ cigũkorwo ithiĩte na maĩ, koguo nĩ ũkũhenio ũrĩa mũgũnda waku ũhana. Wa keerĩ ũkeheria harĩa hena rũgiri, ndũkoye tĩri handũ hakuhĩ na rũgiri. Rĩu ũkĩanjia kuoya tĩri, ũgakorwo na handũ hatheru ha kũiga tĩri, ũgathiĩ ũkoya tĩri na ũkawĩkĩra handũ hatheru mũno. Handũ hau ũkahandĩka rĩtwa rĩrĩa mũthenya ũrĩa woya tĩri ũcio, na gĩthimi kĩri na tĩri ũcio wĩkwo, na rĩtwa nĩ rĩaũ nĩ mũrĩmi ũrĩkũ. Tĩri ũcio nĩ wa mũgũnda wa mũrĩmi ũrĩkũ. Arabu tĩri ũcio ũkanengeranwo kũrĩa kũrĩ arĩa athũrĩmi, magathiĩ magagũthimĩra tĩri waku wega, kĩrĩa gĩothe kũringana na mũmera ũrĩa ũrenda kũhanda kana ũrĩmi ũrĩa ũrenda gũĩka. Na magakwĩra nĩ kĩ na kĩ tĩri waku wĩnakĩo kana ũtarĩ. Na kumania na hau ũkamenya ũkũanjia ũrĩmi waku na njĩra ĩrĩkũ.

Monanio ma ũndũire, ũndũire ũtiganĩte nĩkũrĩ ũndũire wa agĩkũyũ, amĩrũ, ikamba ,ũndũire ũtiganĩte monanio mũndũ monanagia urĩa rũrĩrĩ rwao rwekaga tene , ũrĩa marĩaga, ũrĩa andũ mehubaga, ũrĩa andũ mainaga , ũrĩa andũ maragia na ũria ũngĩ, ũrĩa maheanga itĩo , na mũndũ nĩ onanagia irio ciao, ũkonanania ithuĩ twarugaga iria, kana twarũgaga cũrũ, cũrũ wa mũkio, cũrũ na wĩkĩrĩtwo maũndũ ta mĩanga, ndũma , ũkonanania ũrĩa marugaga nyama, kĩrĩa mahũthagĩra kũrĩa ,na ũkonania nginya kĩrĩa mwekagĩra ,kũrĩ angĩ mekĩraga ngothi, kũrĩ arĩa mekĩraga macuka, ũkahota kuonania ũndũire waku kũrĩ andũ arĩa angĩ, no ho nĩ ũhotaga kũrehe andũ aingĩ hamwe , tondũ andũ aingĩ nĩ mahotaga gũka makahota gũthoma ũrĩa rũrĩrĩ rũu rũngĩ rwekaga, no ũhote gũthoma kaũndũ kuma rũrĩrĩ rũngĩ na kahote ga gũgũteithia.

Nĩ ũhotete mũno kũruta andũ mĩtugo ĩrĩa marĩ nayo ya rũrĩrĩ rwakwa wa tene, ta ũrĩa andũ maragĩria andũ arĩa mamakĩrĩte mĩaka kana andũ arĩa akũrũ, nĩ ũkoraga mũndũ ararĩria mũndũ ũrĩa mũkũrũ ta cucu wao, ta guka wao, mũndũ wothe ũmũkĩrĩtie mĩaka, ona mama wao, tata wao nĩ ũkoraga mũndũ mũnini mũno aramwarĩria ũru, ũrĩa aiguaga kũrĩa mũikarĩre wa taũni and makĩaria, andũ makĩrumana, mũndũ ũgakora nĩ ara nĩ araria ũru mũno. Oho mũrutĩre wa wĩra wa taũni, nĩ ũkoraga gũkũ andũ maigaga ng'ombe, mũgakama, mũkamĩtuĩra, mũkamĩhe mbegũ ĩgaciara, mũkarera njaũ, nĩũkoraga mũikarĩre wa taũni nĩ kũgũra iriia, koguo mũndũ oka mũciĩ ndarenda gũtuĩra ng'ombe ĩyo, we arona o ũrĩa angĩgũra iriia, nĩguo kũhũthia wĩra ũcio. Oho mũikarĩre wa taũni nĩ kwarĩ na kwĩhumba, na mũndũ nĩ ehumbaga nguo njega he aciari na mũndũ nĩ ekĩraga nguo njega na nguo ũngĩthiĩ nacio kanitha, nginya nguo ũngĩthiĩ nacio wĩ naibata wĩtĩtwo ta ũhiki. No mũndũ athiĩ taũni akona andũ marekĩra nguo nguhĩ, airĩtu gwĩtũra maniũrũ, airĩtu kwĩhakania, na mũndũ oka gĩcagi kana oka acoka rũrĩrĩ-inĩ, tondũ nĩ ekĩrĩte ena njuĩrĩ thaka, nĩ mũrame wega, ena nguo nguhĩ, ndarenda kũruta mawĩra mamwe ta kũrĩma tondũ akuga nĩ agũthũkirio nguo ciake, koguo ũgakora.

Mũndũ oyaga gĩtarũrũ, ũgekĩra tuge nĩ mbembe ciaku kana mboco, na ũgathiĩ harĩa ũramenya hena rũhuho, na kũrĩa rũhuho rũrathiĩ ũkarora nakũu, na ũkaiga ikũnia hau thĩ, ũkanjia gũita mbembe ciaku kana mboco ciaku o kahora, gĩtagwo kũhuha mbembe kana kũhuha mboco, ũkahuha ũkahuha o kahora, o ũguo ũraita mbembe noguo gĩko kana indo iria hũthũ gũkĩra mbembe, kĩndũ o gĩothe kĩuru he mbembe icio kĩrakuo nĩ rũhuho, koguo mbembe iria igũkorwo harĩa thĩ, cigũkorwo mbembe njega, mbembe ũngĩrĩa, mbembe ũngĩiga ũkahũthĩra ihinda rĩgũka, mbembe ũngĩendia ona kana mboco ũngĩendia, koguo nĩ ũkorawo wĩ ũndũ mũhũthũ mũno gũcagũrania mbembe ciaku kana mboco ciaku, ũkaruta iria njega kana iria njũru no gaciga kando kando, na nĩ ũhotaga kũhũthia wĩra mũno tondũ wakorwo wĩ na gĩtarũrũ nĩ wĩra mũhũthũ mũno tondũ no gũkorwo na gĩtarũrũ, ũkaiga ikũnia hau thĩ kana hama, na ũkanjia gũciita o kahora na gĩko gĩothe gĩgakuo nĩ rũhuho.

eeh Wathiĩ nake mũgũnda, ũkamwonia harĩa mũrenda mũrenda kũruta nyeni cianyu, na ũkamwonia ũrĩa mũndũ arutaga ũkamwonia na nyeni ta ithano, na ũkahota kũmwĩra ũũ nĩ guo mũndũ ekaga, ona ũgethi wa terere, ũkamwonia terere ĩnyitagwo na kamũkũri kanini, nĩguo ĩhote kwoheka igĩthiĩ nginya thoko, ũgacoka ũkamwonia mũndũ ndakahũraga mũmera, tondũ nĩguo ũrendekana rũciũ nĩ ũgaciara, na ũkamwonia mũndũ agethaga terere ũgana ũũ, ũkawoha ũũ, nĩ mbia ici, oho ũkamwonia ndagatige terere ũhana ta wĩ na kĩronda, akagetha wega kana akaunĩkĩria wega harĩa gĩtina-inĩ biũ, nĩguo akahota terere ũcio ũkaahota kũmera rũcio na hakaumĩra thuna ingĩ o hau terere-inĩ ũcio.

Wenji wa ngwacĩ ũhanĩkaga rĩrĩa wona ngwacĩ ciaku nĩ ciaikara mũgũnda kahinda karĩa kagĩrĩire ga gũkinyanĩria ngwaci ĩyo ĩkorwo ĩ nene, nginya ĩgakinya ya kũrĩo, koguo mũndũ oyaga icembe kana kĩrĩa ũrenda gũthiĩ kwenja nakĩo ngwacĩ, ũgathiĩ ũkenjera harĩa gĩtina kĩa ngwaci kana gĩtina kĩa mũrĩo, ũkenja wega na ũkenja handũ harĩ nĩguo ndũgatige ngwacĩ ciaku mũgũnda, nĩguo ũkamenya atĩ ngwacĩ ciothe nĩ waruta hau. Ũkaiga ngwacĩ ĩrĩa nene, ĩrĩa nini, ĩrĩa thũku ũkamĩte, thuna icio cia mĩrĩo, mũndũ nĩ oyaga akanda rĩngĩ, nĩguo ũka ũkahota kũgetha ngwacĩ ciaku rũcio, oho mĩrĩo ĩyo nĩ irio njega mũno cia ng'ombe, cia ng'ondu, cia mbũri, cia bunda, kĩrĩa ũngĩkorwo nacio mahiũ maku ma mũciĩ no ũhote kũmahe mĩrĩo ĩyo, na ũkorwo wahota kũgĩa mhuti maku ma mũthenya ũcio. Wenji wa ngwacĩ ũkoragwo wĩ mwega mũno tondũ ngwacĩ no ikũrehere mbia ũngĩtua nĩ gũciendia, tondũ ngwaci nĩ ciĩkĩragwo magutainĩ na igapakwo na igatuĩka cia kwendio, ngwacĩ nĩ yendagio o ũguo ĩtarĩ nduge mũndũ agathiĩ kwĩrugĩra gwake, oho no uge ngwacĩ icio nĩ nyingĩ nĩ ũkũiga ũkarĩa thutha-inĩ, koguo wenji wa ngwacĩ ũhanĩkaga rĩrĩa ngwacĩ yaku yakinyanĩra.

Mũndũ nĩarahota gwĩkinyia kũrĩa huduma no ũkamenya atĩ nĩ mekũoya irore ciaku, ritwa rĩaku, waciarirwo rĩ, ũmĩte kũ, mũhĩrĩga wanyu, itũra rĩakũ, kauntĩ irĩa ũmĩte na makahota akwanjia gũgũthondekera gĩbandĩ ihenya oũrĩa kwahotekeka. Oho mũndũ nĩarathiĩ gwa cibũ, kana kwa andũ arĩa maigĩtwo nĩ thĩrikari kũu gũkũhĩ kwa cibũ arĩa moyaga andũ irore, magakũoya mbica yaku, magakũoya wa ciarirwo rĩ, kwanyũ nĩkũ, itũra rĩakũ nĩrĩrĩkũ, gatũra karĩa kanyu kanini mũno nĩ karĩkũ na makahota kwanjĩa kũneana maratathi maku kũrĩa mbere, kũria arĩa mathondekaga ĩbandĩ na mũthango ũcio ũkahota wa gũthiĩ ũhĩũhĩte mũno. Mũndũ oũrĩa wateire gĩbandĩ oho nĩathiaga nakeyandĩkithia rĩngĩ, na akarũta marĩhĩ marĩa makĩrĩtwo nĩ thirikari arũte nĩgũo gĩbandĩ gĩake kĩhote gũthondekwo werũ. Kogwo mũndũ ũngĩkorwo atete gĩbandĩ, onake nĩarahota kũgĩa gĩbandĩ kĩerũ kwa kahinda gakũhĩ mũno, tondũ gĩbandĩ gĩikaraga ta mĩeri ta ĩrĩ, mĩeri itatu ũgũo na gĩbandĩ gĩakũ gĩgakorwo gĩũkĩte. Kogwo mĩbango ya kũoya gĩbandĩ nĩ mĩhũthũ no ũthiĩ huduma kana no ũthiĩ gwa cibũ.

Mbica ya mũndũ, kaũntĩ ĩrĩa mũndũ aumĩte, itũũra rĩa mũndũ ũrĩa rĩtagwo na gĩcigo kĩa ũmbunge kũrĩa mũndũ aumĩte, namba ya marũa ya kũrĩa umĩte , wabici ĩrĩa ũrathiĩ, ngoroba namba ĩrĩkũ ona mũndũ nĩ arandĩka, nĩ arahota kwandĩka hau hangĩ biũ biũ biũ, kũrĩa kwanyu thĩinĩ biũ gwĩtagwo atĩa, oho ũkamenya mũrango wa kũrĩa ũgathiĩ kana nyũmba ĩrĩa ũgathiĩ mũrango kana ngoroba ya kaigana, oho ũkahota kũheana address yaku, rĩtwa rĩaku ũrĩa ũmĩthondekete kana harĩa mũndũ angĩgũtũmĩra irũa, kana mũndũ agũtũmĩre namba nguhĩ kana mũndũ agũtũmĩre irũa ikuhĩ

Maathai, karĩnjini, thamburu na tũrũkana, acio nio maikaraga mũno gĩcigo-inĩ kĩũ kia Rift Valley na kũu nĩomahotaga gwĩka maũndũ marĩa mekagwo marĩa ma ng'ĩrehe ũmithio mũno to ũrĩmi wa mbembe mũnene mũno, kũiga ngómbe cia nyama ona cia iria hanini ta maathai nicio maigaga, thamburu nocio maigaga, karĩnjini nĩ maigaga no marĩmaga. Kogũo kũo nĩo maikaraga mũno, no noukore agikuyu no o nĩ andũ agũthiĩ gwetha uboco nakũu. No andũ arĩa maikaraga nakũu mũno mũno nĩ thamburu, maathai, karĩnjini na tũrũkana acio nĩo makoragwo kũu na ũingĩ mũno, tondũ kũu nĩkũo maciarĩirwo kũu nĩkũo guka wao marĩ na migunda, kũu nĩkũo magaĩirwo na makonia ciana ciao kũu, makarerera ciana ciao kũu, magathomera kũu, ũrĩmi mekaga okũu. Kogũo kũu nĩkũo makũrĩire, kogũo nio tũngiũga mũno nĩ kwao no kũrĩ ona ndũrĩrĩ ingĩ arĩa magĩthiĩte gwetha uboco ka mũndũ ahikire nakũu, kogũo ũgekora uraikara nakũu.

Google nĩ ĩheanaga gĩthomo takĩa woi wa, takĩa woi wa maũndũ no kahota kũmaiga macininĩ, kombiũta~inĩ yaku. Oho, Google nĩ iheanaga gĩthomo kĩa wendia wa indo kana kũonania kĩrĩa urendia ng'enda~inĩ. Oho nĩhotaga gũthomithania ũrĩa ũngĩhota kũgitĩra indo ciaku iria uheanĩte ng'enda~inĩ nĩguo mũndũ ungĩ ndagacikinyĩre ahote gwĩka maũndũ morũ nacio. Oho, google nĩheanaga gĩthomo gĩa kombiũta na ĩkaheana nginya certificate iria ihotaga mũndũ kũĩrũgamia. Kogũo, Google nĩteithagia mũndũ mũno na noũhote gũthoma maũndũ maingĩ mũno haũ. Wendia mitambo~inĩ, ũmenyereri wa maũndũ marĩa mekĩrĩtũo mitambo~inĩ kana maũndũ ta ritũa rĩakũ, namba ciaku cia gĩbandĩ, ũkahota kũmenyerera maũndũ macio matikoyo nĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa angĩka namo maũndũ morũ. Kogũo, Google nĩhotaga gũthomithia andũ na njĩra nene mũno maũndu makĩrĩũ marĩa ungĩhota kũhũthĩra kũĩhe ũboco wakũ, onawe mũenyewe gũĩteithia tondũ ũkũmenya maũndũ maũ makĩrĩũ, nĩũkũhota nginya gũteithia andũ a rũrĩrĩ rũanyũ, andũ a kũanyu ona andũ a itũra ohamũe nĩukũhota kũmateithia.

Nĩ ũkoraga atĩ macini yaku nĩ yathũka, na kanyamũ karĩa yathũkia ndũgĩkona hakuhĩ, karonekana na Nairobi kana kũndũ kũraihu taũni, kũgũo ũgakora macini yaku no wabire ũmĩige nĩgetha ũhote kwamba kũgĩra kanyamũ karĩa yathũkia, nĩgetha ũkĩ ũmĩthondeke, oho ũhũthĩri wa macini nĩ ũrendekana mũndũ ũthomete, kana mũndũ wĩna ũgĩ wa kũhũthĩra macini ĩyo, tondũ ndĩgĩhũthĩrwo nĩ mũndũ o ũguo, nĩ nginya ũkorwo wĩna ũgĩ kana ũmenyo wa kũhũthĩra macini ĩyo, kũguo ũcio nĩ thĩna tondũ ndũgĩnengera mũndũ o uguo, oho nĩ ũkoraga indo ici cia gwĩtwarithia nĩ ũkoraga kĩndũ kĩu nĩgĩthire ũrĩa ũgũgĩcetete kĩaũmana kana setting ĩyo yathũkana kũguo ũgakora atĩ ũguo ũgũkĩonetie, nĩkĩuma na nĩgĩa gũthũkĩria indo ciaku, nĩkĩahũra ndawa na mũigana mũnene gũkĩra ũrĩa ĩgũbatiĩ, kũguo ũgakora atĩ mĩmera yaku nĩ yoma ũgathiĩ hathara , nĩ ũkoraga macini ĩyo maũndũ marĩa ĩrahũthĩra maingĩ, ĩrenda magũrwo na ũkoraga nginya ĩrenda igũrĩrwo nginya maguta , na maguta mena mbei nene mũno, kũguo ũgakora ũcio ũcio nĩ thĩna mũnene mũno wa kũhũthĩra maguta , tuge nĩ mbombo nĩ irenda kanyamũ gakũhũra, nĩ ĩrenda ndawa ya gwĩkĩra, kũguo no nginya ũgakorwo atĩ wĩna indo ici ciakũgũra cia gwĩkĩra macini-inĩ icio ciaku, na ũcio ũgakora nĩ thĩna mũnene mũno.

No ũhũthĩre mũkwa kũruga, ũkaruga ũkaruga no gakora nĩ wanogora mũĩrĩ, no ũhũthĩre kĩndũ ta cuma ici cia kuoya nogakora nĩwoya kĩndũ ta ikũmi, kĩndũ ta twendi, nogakora nĩwanogora mũĩrĩ, nĩũkoraga nĩwahũthĩra kĩndũ ta indo ici cia gũĩkĩra matũ ũgĩka maũndũ maku ma kũnogora mũĩrĩ ta gũteng’era, nogakora nĩwekĩra rũimbo rwa kũhoreria meciria, rũimbo rwa gũgũteithĩrĩria gũthiĩ na mbere na gũteng’era nogakora nĩwatengra handũ hanene ũkaruta thigino nokamenya mũĩrĩ nĩwanogoka. Nĩũkoraga mũndũ nĩagũraga indo ici cia kũĩhaka ũgathiĩ ũkehaka handũ ũgakora mũthenya ũcio nĩwaigua nĩwanogoka, handũ hauma homũ ũkaigua nĩhatuĩka ha gũtiga kũma, oho nĩũkoraga kũĩnogora noũkore nĩũrathiĩ ũguo ũgethamba na maaĩ mahiũ biũ ũkahũthĩra thabuni wega, ũgekamũra ũgacoka ũgathiĩ ũrĩrĩ, ũgaikara ũrĩrĩ o ũhorerete mũĩrĩ waku, oho nĩũkoraga kũĩnogora, no ũhũthĩre nginya thimũ kũĩnogora tondũ nĩũgũthie wone indo cia kũrĩa nenda-inĩ ũgakena na meciria maku magatuĩka ma kunogoka o na muĩrĩ taguo.

Evans Kiprotich nĩ mũrutwo wa sayansi na tekinoronjĩ ,wathondekire mũtambo ũrĩa mũndũ ũrĩa arakuhĩrĩria gwaku makinya make kana mũtambo ũcio ũkamenya he mũndũ aroka na akahota wagũkwĩra kana ĩkarĩrithia aramu na ũkamenya atĩ kwĩna mũici kana kwĩna mũndũ aroka akuhĩrĩrie gwaku, na nĩonanirie macini ĩyo yake kana mũtambo ũcio wake, kana kĩndũ kĩũ athondekire nĩonanirie na gĩgĩtuĩka gĩa gũthiĩ mũno tondũ kĩna mbia nini gũkĩona na nĩ kĩndũ kĩthondeketwe na moko make kwoguo nĩgũkũria gĩthomo gĩake na kũmũkũrĩa we mwenyewe, Evans Kiprotich oho nĩaugaga atĩ noagwĩkĩrĩre mũtambo ũcio gwaku harĩa atĩ mũndũ angĩhoma gũka akuhĩrĩrie kũu gwaku mũtambo ũcio nĩekũhota gũkwĩra atĩ kwĩna mũndũ ũroka nogakũmeenyithia naũkarĩria aramu kwoguo ũkahota gũkorwo sekurĩty ya gwaku nĩ njega mũno, tondũ mũtambo ũcio wa mbere kũwona nĩ mbia nini múũo tondũnĩ kuuma ngiri twendi nginya ngiri fifty, kũringana na kũrĩa ũikarrĩte kũrĩa aroka kũgwĩkĩrĩra, Evans Kiprotich nĩonanirie monania make na aggĩthiĩ mũno ekũrĩa mwenya wa yunibasitĩ ya sayansi na tekinorojĩ .

Thirikari yanagĩrĩra atĩ hena mĩeke ya andũ arĩa metagwo, andũ arĩa mathurimaga igeranio, ta arimũ, he na mĩeke yao ya gũthiĩ kũmaaka kĩgeranio. Koguo mwarimũ oyaga maratathi make, akaingĩra he portal ya KNEC, kĩama kĩrĩa kĩrũmagĩrĩra igeranio cia kĩmabũrũri, agatũma indo ciake, nĩ mwarimũ wa kũ, abundithĩtie mĩaka igana na akauga nĩ arenda wĩra ũcio, agacoka agathiĩ agathiĩ kũheo gũbundithio kana kũrutwo nĩ KNEC maũndũ marĩa abatiĩ erĩgĩrĩirwo arute, agathiĩ akonio kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo marking scheme, akonio ũrĩa abatiĩ kũiganania marks cia arutwo, akonio kĩrĩa, kahinda karĩa abataĩ kũhũthĩra kũmaaka. Oho, nĩ mathiaga rĩu magakĩneo tũratathi na makanjia kũmaaka na marĩhagwo kũringana na tũratathi tũrĩa ũmakĩte na kũringana na subject irĩkũ ũrathomithia, kana mathomo marĩkũ ũrathomithia. Na nĩmendaga mwarimũ ũcio agakorwo ena mĩaka ĩrĩ nginya ĩtatũ ya ũmenyo harĩ subject ĩyo ũbundithĩtie, na rĩngĩ, na mbandũ ũkorwo ũrathomithia, ũkorwo ũrathomithia subject ĩyo ũrathiĩ kũmaaka. Ũguo nĩguo thirikari ĩcagũraga arimũ, mũgatũma maratathi manyu, thirikari ĩgagũĩta na nĩ ĩgakũrĩha warĩkia.

Rũhonge rũrũ nĩrũroraga thirikari kana bũrũri ũrenda kũkinyĩra merirĩria marĩkũ harĩ gĩthomo, nĩgũo mahote guka na gĩthomo kĩrĩa, mũtaratara wa gĩthomo ũrĩa mwega. Oho anyiti itemi ta arimũ, arũgamĩrĩri anene athukuru, arũtwo, aciari, arũgamĩrĩri a ndini, arũgamĩrĩri arũgamĩrĩri andũ matiganĩte ta agĩkũyũ nĩ mahotaga gũka na makaruta mawoni mao ũhoro-inĩ wa githomo ũcio. Oho rũhonge rũu nĩ rũroraga arĩa marandikana wĩra marenda mũndũ akorwo ena maũndũ ta marĩkũ kana akorwo athomete ũndũ ta ũrĩkũ nĩgũo mahote kũmwandika wĩra. Oho rũhonge rũu nĩ rũroraga gĩthomo kĩrathiĩ atĩa na mbere bũrũri-inĩ, nĩgũo andũ mahote gũthoma ũndũ ũmwe bũrũri-inĩ, atĩ no ũrũte wĩra gũkũ bũrũri wa Kenya, no ũrũte wĩra bũrũri ũngĩ. Oho rũhonge rũu nĩ rũroraga ũrĩa gĩthomo kĩu gĩteithĩtie bũrũri ũngĩ kana kĩanahũthĩrwo handũ hangĩ na gĩgatũĩka nĩgĩkũhũthĩka wega. Oho rũhonge rũu nĩ rũroraga kana gĩthomo gĩkĩ kĩrathomwo nĩkĩrarora mwana wa wakahĩ na wakairĩtũ gĩtigakorwo nĩkĩrahinyĩrĩria mwana ũmwe, kana nĩkĩraria maũru ma mwana ũmwe, na ũgũo nĩgũo mũtaratara wa gũthondeka gĩthomo ũkoragwo.

Rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ kana agĩkũyũ, mwena wa Mũrang'a kĩgũmo-Kangarĩ-Makomboki, kũo nĩkũo nyũmĩte. Nanjaragia gĩkũyũ gĩa kĩmũrang'a na ndĩkĩaragia wega na rũrĩrĩ rwakwa rũkoragũo mwena ũyũ wa kĩrĩma, nĩkũo rũrĩrĩ rwakwa rũĩkaga ũrĩmi, mahiũ nĩ tũrimaga na urĩmi ũrĩa ũmĩte mũno kũrĩa nyũmĩte, ithũĩ agĩkũyũ agũkũ Mũrang'a mũno mũno tũhanda macani, kũrĩa nyũmĩte na njaragia gĩkũyũ gĩothe gĩa kĩmũrang'a-gĩothe thimi, thimo gĩothe nĩnjaragia na ndĩrĩo mũrutwo ona ndĩrĩo mũgĩkũyũ.